Olemoni iluongo ni apilo mamwol. Apilo mamwol ni itio godo e tedo chiemo. To chiemo mitedo kode chalo kaka gikm chiemo kaka ring'o, inyalo chiel kode nyoyo. Itio kode e loso chiemo mathoth.